uh, ore taa piidol ena pisha naa ore entoki nagira aasa tenewueji naa ang'as alimu ajo siasa ena naloito dukuya tenewueji naa tinidol etii iltung'anak kumok obore ene etii en tent naboreki naigero azimio la umoja nintoki siiadol empuruo nailepa enkai tenewueji naku tenijo adol olarrabal ele ogira aendelea tenewueji lesiasa anaata aketii iltung'anak otaraskita ena tumo egira ninye aendelea nerasaki irkulie omiteru ang'orisho tenewueji naku idol ajo etii empuruo nailepa tene niaku olarrabal ogira aendelea tenewueji.

uh, ore taa tenaing'orr ena pisha tenewoi nadolita intomonok are etii sii inkera nairragita toondapashi oleng njio ore kuna kera kemoyiaa amu ketii enaata enairina elukunya nirina nkulie nkaik naku ore entoki nalotu indamunot ainei naa kemuoi kuna kera ashu sipitali ena naloito embaare dukuya amu idol ajo ore kuna tomonok sipitali enatii naku egirae abak inkera enye eeta emoyian naata.

uh, ore taa entoki nagira asa tenewueji naa adolita embaare naloito dukuya tene amu ore ake pingorr sipitali etiiki tenewueji amu adolta oldakitari nadolita enkerai kiti naa ajo ninye namuoi uh, indolta ajo eh ore enakerai keeta eneya eya enkaina amu adolita eripitae enkaina naku ninye egira oldakitari abak ena kerai amu keya enkaina elelek aa kiwuang'a ashu etigile naku ina piidol egira airin ena aina.

uh, ore taa piidol ena pisha naa adolta emama naipimitoi tene adolta sii oldakitari amu ore piing'orr ena pisha naa egirae aipim ena mama pressure uh, amu nyoo nkaraki nadolta oldakitari egira aipim ena mama pressure neeku ore eng'eno niyieu pias ena baye naa peisuma ake oltung'ani anaa oldakitari duo ingira aaku nifaa naa niyata eng'eno ashu enkarriyiano nibakie iltung'anak amu adolta naa ajo embaare naa naloito dukuya amu egirae aipim ena mama tenewueji naa oldakitari sii ele likae otii enewueji naaku keyieu ena siai enkarriyiano piitum atabaa iltung'anak.

uh, ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa kaidim atejo sipitali ena, amu adolita oldakitari pii tende adolita ele tamoyiai oirragita tendapash naku embaare naloito dukuya tenewueji amu ore ake piing'orr uh, lele oltung'ani oirragita tene naa kemuoi nejia neku ening'orr egira ena, ena mama aelezaki ashu aliki oldakitari imbaa ashu emoyian naata ele tung'ani amu ore ping'orr etiu anaa keya enkeju naku ninye egira oldakitari aelezaki ajo inji etiu onji.

uh, ore taa ena siai nadolta tene adolta entomononi natoishe adolta iltung'anak kumok oitashito tene naaku ore enaikunari ena siai oontomonok temurua ang ore ake peejing entomononi aji neyakini ilolan ashu isawadini neponu iltung'anak abaiki neponu ang'oroki neponu adol enkerai neponu awok shai enkerai nikiponu iltung'anak ayaki inkilani nikiyaki irkulie endaa nikinyiang'aki irkulie irkarash lenkerai naaku nejia ikunari esiai eh, eishoi temurua ang.

uh, ore taa eng'eno niyieu piiyas ena baye, ore entoki edukuya naa iyieu enkisuma. ore entoki iare naa intoki sii oltung'ani ayieu enkanyit uh, niyieu oltung'ani niyas ena siai tembarakinoto ashu polepole meyieu enkuetita meyieu sii iltung'anak oirowua lukunya naku ore embaare keyieu oltung'ani lemekwet elukunya obakisho aitobiraki lemerem iltung'anak ainyialaki amu ore esajata sapuk itum ildakitarini kumok naa kerem iltung'anak ainyialaki negilaki irkulie sindanoni neeku ore ena siai keyieu eng'eno sapuk oleng'.